Chang' chepkerichinik chinyoe biik anan cheikoin biik kerichek, boisien ichek kerichek chebo ketik anan tikitik ab ketik anan sokek konyoe biik asikoistoeke myonwogik chechang',en ane orutonjini chepkerichot en kila karon amun yoche iye kerichek chotok kotomo iyam ki age. Kerichek chotok kotoreto missing borto nyun. En alak en chepkerichinik ko choto koarutenjini yon koker ole mobois chebo ake aboisien cheboisie en serkalit ab Kenya.

Somanet ko kiy nebo komonut missing eng gaa. Yekakosoman lagok kuk anan choronotik kuuk eng gaa anan kokwet ko chang, chang tuguk che che yoishie anan cheboisie komyee yemii lagok cha kisoman. En anee ko amache kosoman lagok chuk tugul agoi kototar university anan kolechishek che miee chebo barak en emet ap Kenya. Toreto notok asiachengchi kasit, asikotoreto missing ye aetu anan ye aositu ko-ko-kokolwo mbaret anan ko-koalwa amitwogik ye mamuchi aal. Panganet nyuu ne atinye akobo somanet ap lagok chuk ko amache akilgei missing aker kole kalipan rabisiek chemeche sukulishek asikosoman lagok komyee asikogilgei en sukulit, asikotoreto en betiusiek che mii tao en sobet.

um Yokonam maat anan ko lang maat en portop lakwet, kiy nebo tai neyae koai sigindet ko koker kole ke-kenyoru lakwet tuguk chebo tai cheku pungusane cheku, chekurekune anan chemuch kotelel ng'wanindo en porto chotok kekure painkillers. Kiy nebo ne ole kinyorchini chot kerichek chotok ko duke-dukeshek anan sipitalishek che nekiten en kokwet. Toreto chotok lagok asiko kotelel anan korek langset ap maaat eng porwek ap lagok. Kiy aga neyache koai sigindet ko yeyenget karon yekokalang maat en kemoi ko kiy neae sigindet ko komut lakwet sipitalit ne nekit en kokwet asikoker um daktarishek cheboisie en sipitalishek chotok kole tos itinye miando anan lakwet ako kochi kerichek cheboisie asikotoret lakwet notok

Somanetab emet kotoreti kipsomaninik konyor kasisiek en emet komie, chesomonjin kasit ab konetisiet ak konyoik en sipitalisiek kotoreti kipsomaninik konyor kasit en emet asikonyor boisiet en korikwai akotestai bandaptai en emet komie, kiit neyoe serkali ko koker kole kanyor kipsomaninik chekatar somanet konyor kasisiek en emet ko kiit nebo tai ko koker kole kasir kanetik chechang' ak kanyoik chechang' yeibata kenyit amun chang' kipsomaninik chetore sukulisiek ako bwone kaa komoe kasit en serkalit, oret ake ko koker kole kanetik ak konyoik chekokoet komie komung'yo akikonyor konetik ak konyoik ole siktoi rapinik.

Chang arotunaik che kicheru konai kipsomanink eng KCPE. Katiemutik chotok kikure KCPE kobo komonut missing amu yae kipsomaninik che kasomane en sukulit ap primary koba kotestai ak somanet en sukulit nebo secondary. Kiyae katiemutik chotok yekokakotar kipsomaninik somanet ap class agenge akoi class sisit koyai um kipsomaninik chotok katiemutik chotok en class yakatar somanet eng class sisit en arawet ap taman ak aeng eng kenyit noton ne komii en class sisit. Katiemutik chotok ko ko cheu katiemutik ap hesabuk ak walak chebo sayansek ak inglisek ak walak chechang che kutiene kipsomaninik asikeker kole tinge kokonyor tilut anan komuch kotestai en somanet ap secondary nemii tai

HELB ko rabisiek che kuu torete kipsomaninik che somansot en sukulishek chebo barak anan universities anan kolechishek. Rabisiek chotok ko torete kipsomaninik chotok konyor rabisiek chemuch kolipane mutianik anan rabisiek chemeche sukulishek chotok bo barak chotok ko universities anan kolechishek. Rabisiek chotok kora kotoreti kipsomaninik kolipan korik anan rabisiek che kikure rent ak amitwogik che ame eng korik asikosoman komyee. Ole imuch inyoru rabisiek chotok ko iaplayani en kot ne kiaplayane tuguk chotok, notok ko cyber en taonit ne mii koket ngung. Yache itinye kipandet ak satifiketit nebo neboru kole koitar form four ako ke-kemuch inyorchikei nafasit en univasitishek che chetinye tiketit en emet ap Kenya.